Jogi gin osiepe, nyaka beni negi dongo kamo pogre opogre lakini neging'ere chon, tokendo chalni negi somo kapod gin nyithindo negisomoga kamorachiel. Kuma gibetieni gigo mbaka to kendo gi nyiero to kendo gi mor. Achiel kuomgi tang'onegi picha. Picha no nyakabeni en picha mane gigo chon kapod gin nyithindo, nyakabeni negitugo kata negi timo gimoro mane miyogi raha, koro giromo mondo gigo mbaka bende gimor tobende mbakani osebudho ainya.